Etu duake itum ltung'ani ngi pash niyae sile duake naitibire lchamba amuu mitii duake ltung'ani likae gasi duake sapuk naa likidim nikiretu duake talaa neina sile duake tiniya duake era kitok. Naaku etu duake atum nanu nia pash nayaie inia sile naitibireki na duake lchamba.

Kakuroki duake aitai ndetii nawok nkata enkolong narishie duake suom pemenya duake inia daa natuuno narip sii kuarie oparikijii narishie sii loreree peemejing atua duake aidashdash naa ntoki natubulua.

koree aduaki sosotin ainei naoshoki nanu ninche isimui naliki empasha naa natupukuo taramatare enturore naliki sii ajoki ashomo aduaki ninche airukurukore lelo tungana oshi lenosu supat nepeita enturore te kaunti ai ooduaki nenining sii ninche ntokitin nawuatata redio ankataa pookin peetum, naataarifa supat naishoyo lomon le nturore yiolo duakata natum nanu enkae paash tenaa katum sii duake enturore naipotu sinche peetum pookin atangar ina ngeno

Keyau ltung'ana nkotei e saparee nisaap laaturok nemee saidia nia bayi ta ramatare e nturore duake naa iyeloo duake iyeloo baye naitumiari abaya ana aitibirie naa poo mopoo ltung'ana airukrukore laisapaak nening'i baya supati duake naalakini ninchee ta baya enturore. Naaku keretuu ninchee enia alang' nopoo airukrukore baya e saparee.

Kashomo nkumok pii kashomo sii enkisumatin naipirta eunoto orpaek eunoto e maragwenu, eunoto e sogum ashomo si nkisumatin naihusu nkituamiatroto omashinini ookoti endaa nashomo oshi enkisuma enturore olchambai lormatunda ,lornaenmbe ,watermelon onkulie kumok.

Katunoo siinanu lkutiti lshambai lainen lempuka, lpaeg, lmarakweni olkutiti lmatundani aiteshep wuata enkang naa nia taake atasa napirita nturore nake tetata.

Kore sirikali keretuu laaturok aturokii lchambai peshauu nimetaa arabakii, neetokii arauu lmurui nishoo sii mbegui nauun tene idiip atuturusho. Neturokii sii silang'oni nkaata e nkolong poo otuum ninchee atookie ndaaki enchee. Kereet sii duake sirikali laaturok atua aponiiki duake nkulee ntokitin naitumiari tana sii mbegui ng'ejukoo natuu akaata adolii naa duake nediim neikoo laimei metaa maardoo ninchee laimei oleng alang' kuna shaake e kawaida.

kore duake lolo tururii lopashpaasha keisaidia duake laturok teneisho ntokitin masaitaa duake enturoree keishoo sii mashinini nawun ndaki telshampai neisaidia sii aturokii lshampai neisaidia nkata enkolong neisho ltunganaa ndaki nkataa enkolong neishoo sii ntokitin tanaa mashinini naivuna ndaa neidong pedou nghai gharamaa kitok eltungana natumii ltungana kwa nguvu kitok eidongutaa inia daa telshampaa

Kore tenkata lamei naa keipangiaki ltungana petum aisadiai ltungana lenche kepiki keinyankini lshambai nkata enkolog nenyangini nkare nkatai enkolog niata nenyangini abaki suom ndaki kuna naisho nguvu potum ashom telamei amu kore tanaa motum nenia daki naaku keya naa nkolog asioki naaku keitumiari silingini kumo ainyangisho duake nkata elamai

Keretuu pii amu keisho looni neisho neinyankii sii ntokitin napashpaasha naramatieki suom neinyaanki duake ldawai neinyaanki tipin neishoo sii mpompoi naitukushereki pootumi naa atar lmansher loyau moyanitin napashpaasha neishooyo sii nkujit nkataa enkolong tesilee nilak akee ltungani tenepiruu duake nkishuu tinimir teneidip nchan atashaa tenashaa naa nkai metaa ketii larii nkop nimir naa alakie silee nitamaa naisherutua naa nenia rubat.

Keisadia laramatak amu metii mbaa empurore tatua silingini narewi tesimu kereu abaki silingini tesimu ng'oji nelakwa ,nerewi teng'oji naije nerewakini nneyauni ntokitin kumo aeofa duake naku kesupat duake nia rewata esilingini tesimui alang teneshoori era kash amu keikumo lapurok kepuo duake nedungu nenguru nenya mbata neyau nkule shidai kumo.

Nkapunini sapuki atua tata Kenya seed company atua tata karlo naa kertu laturok aisho mbegui neisho abaki duake nkae kata suom, suom naidim netasheye lamei nkata lamei nemeyee asioki nesadiaa aisho aturoki silangoni enkare putumi atumia nkata enkolog neishoyo sii ltaragitani lepesheu lotur lshambai nodung duake nkae asara kitok tana nkae ngarama kitok naaiko neja.

Kore naake paya nia loon naretu sii nanu koon nadol naa nanu mbae naretu tonturore napik petaa ninye nekwe kore tanaishore nia sile eloon nailepunye duake lkasi lelshamba lai naake aponiki naake nenia nemeti shake naidim naisho silingini kumo peaku kore patum kuna silingini nalakie ana loon nawa.

Kore tene edung'i ndaa te lchamba metaa ewo naa keisaidia lorere lefamilia tebaa enda keishori ndaa naitosha ltung'ana eonkera pooki, neretu sii duake tebaa ebiotisho amu kemiri naa ndaa nepoi ainyang'u duake neyae ltung'ani sipitali tenemwai, ne neretu sii ltung'ana ltung'ana meinyang'u nkule tokitin nemeeta tenkaji, amu kemir inia daa netum duo anyang'u toki nauwa suburiani, mpilipili, ldawai leswom naake ako neja.

Eh kelelek naa amu ilo naa ayaia tebanki kuna sapuki niya loon kulingana oneuwa mm maita maitaji inono oniya duake kulingana ontoki nitum iyie teilo shamba lino amu keidim niya loon sapuk nimidim atalaa naaku iya duake nkiti loon naake nikiretu tokulo gasin kunini petaa idup siye atalaa tinimir inia daa teneku telchamba.

Ore mbaa etipat teina hesabuni oo njilingini tiatua biashara olchamba naa kisupat oleng amu etum entokitin niyioloajo kewua njilingini nintumia eyie pee etangasua ele shamba kebaa njilingini nintumia eyie tenkurokinoto kebaa nintumia eyie tee nturore kebaa irkeek litipika olchamba AR elowuarak onya olchamba tenaa sii etalaa iltung'ana kotoripo naa ekinjoo aja masawa enye pee eyiolou Ajo kaja nikibaiki eyie era oltung'ani olopeny elo shamba

Karamat tenkoitoi naishaa namitiki sii metum emoyian naituku enkata pookin naisho endaa naitosha ninche naisho sii ore enkata olamei narew ewueji netii nkujit nisaidia iltung'ana lenkji ayaki sukarini neori naa Aiko nejia

Kelo ometaa etaa oltung'ani nkitabuni nigerie entokitin enono pookin era olaramatani enkitabu nayieu taata nemesapuk eneunore enoo njilingini pee mintoki aitushul shul tee nkitabu nabo amu keyawu mchanganyiko neeku etum aitoduaki endelea kwe neeku Aiko nejia

Kore nenia looni keapu laramatak kunini tenkotei kumo amu kore peya nenia looni nopuo apunye ate nopuo aas lkasin aitumia nenia silingini noponu lshamba lenche duake nepik ntokitin supati atua ine nasham ltungana metaa koponu ltungana nenyangu tonkumoin neitumia ninche nia mapato natumo alakie aitoki nia loon tankae kata naaku nia tipat taa eata looni teneya lorere

Kore duake nkolikinot natum lorere loya looni sapuki ainyengunye mashinini naa kopuo nenia mashinini saa inkine neyau shida naaku meas lkasineyeu aitoki mashini neitibiri naaku keyeu aitoki silingini kumo naitibireki asie repair naaku keishu ltungana negiil ltauja metaa mendelea atalak nia loon nkata naishakino neponu ltungana lopeny loon neya ntokitin enche netum ilo ltungani asara era kitok naaku taa aikoneja

Kore duake laramatak kepuo duake ayia looni kunini neya sii looni enkurupi amu ninche nemeata ngarama kitok neya sii ninche nkule rubat napaasha nemera ninche duake engarama kitok sapuk amu niakatai naa etum atubulu pomopuo asara nkata pooki naaku taa aikoneja.

kore emaesabuni esilinkini te lshampa naa mbai etipat, amu kore ira ltung'ani kitok duake loibung'ta ng'ai biashara sapuk naa kiretu sii yie teyeloo ntoki nitum taatua inia biashara inoo nikiretu sii teyelo hasara nishomo teinia biashara inoo nidol sii nkulie baa duake nindim ateyolo natupukutwa taatua biashara inoo naake aiko neja.

Nincho nkishu inono ramat supat niret naa nincho ndaa supat nishoo sii duake aoru lmasher amu kepik lmansher moyatiin nincho sii ldawa lentumai naa aiko neja iyelo duake nkule namoyia nintibu naa naaku kore nkishu sii supati keyeu masau supat amu iyelo tanaa keisupati nenia nkishu nitum naayie kule naitosha nkaji ino nimir ainyengunye ntokitin kunikunini nimeata tenkaji ino nake.

Kenare metaa keata laramatani nkitabuni napashpasha aua duake iata nkitabuni mbaa apeny lshamba eigereki ninye niata nkae aitoki naa mbaa enkishu eigereki ninye netii sii nkitabu aitoki kando naantare naigereki ramatare entare petaa mitum naa ltungani aishanganya koon amu kore tanaa intushulshul pooki miyelou abaki ajo aji eimuta paida erakitok tanaa aji eimuta asara naa aikoneja

Kore duo nkata elameyu naa keitumia ltung'ana, nkunini maseita, natuwana mpompoi kunini, naake aoshe nkare enche, nepik enkop naa pootum ndaa atubulu. Kore sii mmh ripoto naa keretu sii ltung'ana pootum aitasheki ndaa ndaaki enche nabuluta te lchambai, nkata pooki.

Kore nenia benki duake keretu laramatak kunini neisho looni namara tebei namara nkitok duake namara tepei nalelek potum ninche mpash nailepunye kolo duake nkae katai neisho ntokitin epesheu atua lng'anayuo louni telshambai neas sii duake nkule baa napashpasha petum ailepunye ninche era laramatak kunini tenkop ang nake amu kore ara ninche kunini keyeu sii ninche peapunye tana nkulikae naake ako neja.

Ore elaramatak keyau nkibelekenyat kumok esile tee Kuna ambunini naitambua enturore amu keeya nelotu oltung'ani neas mbae enkingasia netum iltung'ana atudu enenye ore pee eduari irkulie teina ng'eno naiterua ninye netum irkulie atabaiki loani pee teine benki pee epuo ninje atum eng'eno too Nona ambunini napashipasha netum ataretunoto tiatua enturore enye

Kopuo duake nkule nelau nia loon tenepuo ayia nemitikini nepuo sii kule neyau nia loon neasichere nemeyau nkae paida duake neisho sii duake nena loon keata ngarama kitok kore peyauini nodungdungi silingini kumo nikimboki nkop mutum kenyaake atapunye niaku taake yie lekop amu kironyoki nenia silei nkop nenia silen kumo nneyeua teloon.

Kore teklojia atata naa keata lkasi sapuk oleng amu kore ng'eno natum ltungana naimu nia tekloji kotum ninche atas ntokitin supati natua tata metejo nkae bae naidim duake neretu ltungani atua nkitumiarato emashinini nkule mbegui duake supati netum sii niche aitubulu naa tesiai enda netibir ndaa tenkotei supat amu keyauni tata mashinini natua rekreko neidong lpaeg metaa nkuruma neyeuni nkae nakiny aitaai mpala neyeuni nkae naa naitibirr ndaki napaasha supati atua enkano ketai mashinini enkano neitibir nia nkano neitibir sogam naake ako neja naaku keisupat taa nenia mashinini oleng.

Kore ramat enturore naa kepaasha onkule kumok amu iyelo naa ltungani loitashaka nturore kotum ninye ndaa nkata pooki minyangu ntokitin napashpasha amu keunoki koon netum sii silingini era kumok nilo sokonini nias ltungani lkasi lenye tenkotei supat naake ako neja naaku keisupat taake naake eripotoi nturore

Silei naitibireki lshamba auwa sile duake enkule silingini natumiari aunishere nkata enkolog, nepikeki mbegu, nalakeki ltungani orip ndaa naaku kore duake nenia silei tata teneturi naaku keisapuki naaku ninche naake duake naaku keidimai notumoi tatua laturok amu keyau abaki ltungani sile eloon sapuk tabank nelotu aasie lkasin lenyenye tenkak petum ake ninye ltungani ateru koon naake makutiti.

Kepuo ninje too iltururi opashipasha nepuo sii too gurupii ore pee epuo too gurupii naa ketum support amu kepuonu taata neya loan neorior pookin meeat kila oltung'ani ena loan newa enkiti toki netum sininje aitelelia entumoto esile amu kepuo nkampuni abaiki era guruupi netum loan

Kotumi duake looni teng'oji natua banki nitumie sii kulo kuna ltururi lontomonok nitumie sii duake ng'ojitin natuwana kuna saccos naishoo duake ltungana loon kepuo duake neishoru loon nilo ltungani ayeu niayapunye koon nisip ajo kintosha naake.

Naa tanalak nia looni enche aiteseseyo patumi aishoo nkae badala nawon ata loon natalak aiteseyo amu kamitiki nkae tanalo ayia mpaka nalak anda naaku kalak duake ana loon patumi aishoo nkae naisadiari koon tenturore nkae nalotu talapatin duake lenchan naake.

Ore taa ilaramatak duake tenepuo nemirisho neeku melaki, melaki tenkata naishiaa neeku metum inchilingini eramatare enye. Tenepuo aamirr duake intokitin olchamba naake nena masaa, keponu oshi iltung'anak neya intokitin enye tesile nemiraki ninche neku nena golikont etum iramatak naake.

Maata shiake enkata pookin neaku pautaa enaiko paitumia shikingini tanaa loani amu itum saingini nchilingini nemikuuta nauta tenkoi supat naitumiabnona shilingini niriaki niishunye nchilingini tenkini kata ake nitu kitasie.

Ore petum aramatani esile na keretu keon amu ore ake poetumbinabsile nelo aret keon tembaa enturore naake amu keretu naabkeon keapu naa keon tesiai enye netum na ataasa nkulie baa Napashapasha tekuna shillingini.

Kore tonkwapi natoito na keoki aitumia nona mashinini naji njeneretani ayietu enkarebtosilankeni nepiki lchambai kutitik neakukepika enkare akini pemeya enterit amu kekiti na kepiki duo nkatitin are tewiki aikunaa nejia peduari enkare pemeishunye amu ore naake pekuetieki inaare neishunye mitoki aitashe nelo naake asara neaku naa lolo naake tenkop natoito.